Pichaini koparu poyot ne use koot ak kochope amitwogik ak ko kelach gei kou chepyoso, kiit ne mile piich missing eng' komasep Kalenjin oli amu poishonitok ko naat ko pa chepyosok, ako ma suppose korate ge chi ne poyo kou nitani. Ngi kerune ole loo ko muchi ipwat kouya chepyoso chichitok.

Pichaini ko tagu kole taonit neo ago mite chito agenge ne gonde siret ne mining yo ne aldoi longisiek. Mite kora chito ne konde miwek yu ne tindoi wilparoit ne tildo miwek eng taban yu. Tagu kole machang biik mising kora yuto yu. Nguno en yu ko tesetai aldoisiet ak aletab ngoroik ak miwek ago tagu kora kole kabaichi biik ngoraichotok amu tagu kole raritos ago tagu kole kakwal chi age tugul nemi yoto.

Pichaini koparu matundek ap cucumber che kakirat komye eng' siro. Imuchi kakirat kou nitani asikopit koro piik eng' siret. Ako eng' kanetishet ap ratanitok ko makat komitei chito yotok ne kineti asikopit koro ole kiratitai ak ole kindeitai. Ak ye kaketar kiparchin chito ko suppose kikachi kotiem koro akine chito ngot ko kakonai korat.

Pichaini koparu ne kakisus komye. Ako tagu kole uni koita nitok . Ako eng' amet ap penyitok kename kimiet atiam inamde pendo agnege anan inokokte supuk atiam isus. Pa kamamut keamishe keut kame peyitok asikopit iam komye ak asikopit kopiya chito.

Pichani koparu grafit ne iparu lalang'indo ak kaititiet ak eng' arawek che terchin. Ngaro nguno grafini kopwatwa januar ole lalang' missing' ak mei ole kaitit missing' amu oo ropta missing' ako tareti kora kapatik kopangan ge eng' ng'alek ap mbar ak kolset ak kesishet kora.

Pichani koparu sanit netindai chips chotok ko piasik che kakichongan komengekitu atiam ke dipfraan eng' mwaita ne kakochemukan. Tagu kora maembe eng' sanit na age ni ak cheko kikombet. Eng' chopet ap chips ichutok kepele mwaita kapsa akoi ipkochemuka tatiam kende piasik orit ak kinde chumbik ak kemeto kotepisa dakikaishek akoi taman ak mut kole ko kakorurya, kakoyam keam.

Pichaini koparu taonit ne oo missing' ako mitei koriik che echen che terchin. Pa kamanut taonit nitok korok amu tareti ng'alek ap uchumi. Ng'alek ap uchumi kokweri uchumi komye ako tareti pik komuch koalda ak koal tuguk che makchingei. Kiit age kora nepo kamanut ko oret nitani chute taon initok. Tagu kole chopat komye ak ko kararan, kiit ne tareti karishek ak kokirindai nyasutik. Tagu kora kole nyalil yutok komye. Mitei ketik che pityatin ,kiit ne mata tagu komye eng' taonishek, notok komuchi kotepe pik ak komung'e olata ola mitei ketik. Mitei peek kora, tagu kole mitei peek kora, kiit ne imuchi kotareti taonit nitani eng' ng'alek ap peek.

Pichaini koboru faelishek cheterchin, michen cheu salia akomiten chebuluu, ng'unon koneti chito olekiyoito boishoni imuchi chebuluu kinde tukuk cheter ak cheuu salia kindoi documents cheter, sikonet chito boishoniton koarorchin chito akee kityok olekiyoitoi elee kifoelendo faelishechoton akoborchi kole kalait nii koboo documents chekile ak kalait non kobodocuments chekile, noton kotoreti kobang'anakis tukuk amaat kobetyoo alak.

Pichaini koparu kapatit ne tindai drawainik che kakipanganchi tuguuk komye. Akopa kamanut kapatinitok missing' amu mitei drawait ne muchi kepanganchi ngoroik i, mitei age ne muchi kepanganchi mwanik ako mitei ne kakinde chepkulet eng' parak yo. Pa kamanut kapatinitok missing' amu kataret kapsa kopanganakis tuguuk eng' komasta agenge a mat ko pendat.

Yu ko tagu kole poishet ap piret ao picha ako ng'amnatet ne makat en poishonitok ko chito korok ne ingen kopir pichait komye, ako makat pichait ne kararan ne clear ne imuchi kotak komye ak standit ne imuchi kename pichainotok si kopit mat konakta, kiit ne tareti koek clear pichaishechotok missing'.

Pichaini koparu sanishek aeng'. Agenge ko kakitonchi maembek age kotindai chaik ak kekishek aeng'. Eng' amet ap maembe ketaune maembe korok, kirute agenge agenge ak kesuse ama kitai ke ee chaik. Ye kaitar maembe itulian kidogo atiam i ee chaik. Chaik isuse keki atiam imos chaik kou notok akoi ip kopek.

Eng' korenyu ko matakichope kiitani missing'. Ale pik missing' eng' korenyu lakini en keretnyu kechope plastikishek che imuchi ketuya akoi ipkochop kiitani komye. Kiitani ko tareti kekonore tuguk, sanishek ak kikombok. Missing' kepaishe eng' koriik chu mengechen chutok chep bedsitter chu che mamitei napas.

Pichaini koboru kiteri chemiten sanit ako en chobetab kiteri sikindoi bandek ,kiyoe bendek korong amun uen bandek sisibkorurio ak itio yekokotebi kidogo kindee marakwek ak kigen korurio negit saisiek oeng, yekakobata saisiek oeng kisusi ako en kosuset ketumjin nyanyik ak kitunguik ak mwaita ak itio kindee kiterichoton ak ition kekany korurio kidogo koraa.

Sausage ini ko muchi ialchigei eng' pakitit eng' duket anan kp supermarket, ako eng' chopet ap sausage initok i, kindai mwaita orit nepo sapuriet orit akoi ipkochekukan tetya kinde sausage initok orit ak kikany korurya kidogo. Ang' ye kakinem eng' mwaita ko makat kinde, kisaai korok.

Poishoni ko kweriet ap paskilit. Ako eng' korenyu aneti gei kweriet ap paskilit i, kiaput konyil che chang' korok ama anai. Kiui missing' kebalansani korok ako kikorom missing' lakini kiaketchi kila ak apraktisen kila akoi ipa nai. Eng' keretnyu poishoni ko makat kepraktisen olekan tugul. Ngeyai kou notok ko eku raisi missing'.

Pichaini kobaru moingetab tuga ne kagimin komie ago tagu kora kole kagichopen koik moingonito. Eng boisionito ibaksinige koik ii ak imakyinige fundiyot ne ingen ak kotindoi utalamu ne giyoen boisionito kabisa amu magat komin lainda matuparu chutok ago magat kemin kora komie amu ngot ko memin komie komuche koputok.

Pichaini koparu sanishek aeng'. Agnge ko tindai maembe che kaketon ake kotindai chapati mayai. Ako eng' chopetap chapati mayai initok inde frying pan ma atiam inde mwaita ak iteschi chumbik tatiam ikany kochumukan mwaatak yan tugul ikure maaik eng' kiombet. Ye kakochumukan mwaatak irang'chi maaichotok as atiam ikany korur. Tatiam iwechwech kora si kopit korur ola tugu. Mayat ko rurei eng' dakikoishek somok akoi muut kotegemene maat ne keyatchi.

Pichaini koboru bendo neko kiburuch ak sukuma akomiten kimiet ako en chobetab ingwechutok, kisus ingwek korong ii anan kisus bendo korong, ak itiong kekwany kimier nenyigis yekakobata komuchi keburuch benyoto ak ingwek sikobit kwonyinyitu ak kochanga.

Poishoni ko kweriet p kariit. Ako eng' kanetishaniap kariit ko mitei driving schools che kikekon serkalit che muchimkolipanchigei chito ak ipkonetgei kweriet ap karinitok. Eng' driving schools ichutok komitei meset ne tagu ne u paraparet ne imuchi kiparchinei chito ole kikweritai karit, missing' ko eng' taonishek. Ye kakopata ng'alek ap mesanatak kependi as olin pa sang' anan olin pa oret asikopit konetgei chito ole kikweritai as. Kineti hito ole kitaundai kariit i, ak kineti chito kora ole kimuchi kepakanda karinotok.

Pichaini koparu ingokiet, ak komite chips kora ago eng ametab chipisichu kemichi kerut ak umait tagu kora kole mite umait tapan yon negerutei. Kirutei ak umait agengagenge ak kesuse. Eng ingokiana koba kamanut kiuneut kapisa sigopit konam chito ak kosus. Ye kagotar chito kwame amitwogichuto komuche kouse kutit saviet inon mitaban yo tatia koe soda anyun.